Hũranaga na mogwati makonainie norĩmi na njĩra ya kũgitĩra mĩmera na njĩra ya kwandĩkithia mĩmera yakwa thĩinĩ wa kambuni iria iheyanaga, iheyanaga maũndũ megiĩ kũgitĩra, kũgitĩra mĩmera, ũũ nĩngoragwo atĩ nĩ ndĩrarĩha mbeca o mweri o mweri, nĩgetha rĩrĩa rĩngĩ mĩmera ta kahũwa, mĩmera yakwa ta kahũwa, yakorwo rĩngĩ nĩyona mogwati, ĩgakorwo ikĩrĩhwo, na ndigũkorwo ngĩthiĩ hathara. Ũyũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria mũno, tondũ hĩndĩ ciothe ndĩna mĩmera onarĩngĩ kana ng'ombe, nĩ ngoragwo ngĩigithia na honge ici ciakũgitĩra kuumana na mogwati, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũno, tondũ rĩrĩa ciothe ndona hathara, kana rĩrĩa rĩothe ndakorwo ngĩũrwo nĩ mahiũ, kana nĩ mĩmera, ndikoragwo ngĩthiĩ hathara nene. Oho nĩ njigithagia, tarĩũ nga save mbeca, mbeca ciganaona rĩngĩ thĩinĩ wa mabengi, ũũ atĩ ona rĩrĩa ndona hathara, kana rĩrĩa ndona mogwati, nĩ ngoragwo ngĩcokia naihenya hatarĩ na ihinda rĩa gũkorwo atĩ, nĩ ndĩrateyanga mathaa makwa kana ihinda rĩakwa.